Maya nĩ matunda ma mababaĩ, marĩa tũkoragwo tũkĩrĩa thĩiniĩ wa irio-inĩ citũ, na nĩgetha tũhingithie kĩrĩa kĩrabatarĩkana nĩ mũĩrĩ, mũĩrĩ-inĩ witũ. Na nĩtũmaheyaga mũno ciana nĩgetha makongerera thakame thĩiniĩ wa mĩrĩ-inĩ ya o, o ũndũ ũmwe na andũ agima nĩmahũthagĩra, nĩtũmahũthagĩra nĩgetha tuongerere thakame.

Rĩrĩ nĩ irenge na rĩkĩrugwo nĩ kũwo rĩũwagwo rĩkarutwo makoro, ũgacoka ũgatinangia tũcunjĩ tũnini tũnini kana manene kũringana na ũrĩa wee ũrenda, no rĩcamũkio, no rĩkarangwo na maguta, na no rĩkarangwo hamwe na kĩndũ kĩngĩ ta gĩtheri, no rĩruganĩrio na mũcere, no rĩruganĩrio na marigũ na waru, ũcoke ũkĩrĩrĩe.

Ũmwe wa aini arĩa anene mũno a nyĩmbo cia Ohangla, nĩ mũini Prince Ida, na rwĩmbo rwake rũmwe rũrĩa nyendete mũno nĩ ũciembe.